Ole toretoi emotunwek tuiyoshek ap emet ko ng'etei icheket akokur biik chetiytos anan ko kur temik chetiytos eng emonotok akonget kotepchin icheket yeka tepchin icheket kongololchin kokuyo kole nee kiit anan ne neibu tuyonoton nemiten kwenunywan ako kora kinyikengololen akecheny ele kitortoi tuyonoton kotienkei ak kiit neing'eti tuyonoton ngotko mbaret nekitiytos kochutchin sirkali akopchei mbaranoton kopchechi temik yekapchechi temik ko nito kotore tiyet ap temisiet.

Asikae kechakuan apagado ko kotiengei ak oliet nyi nemiten barak oliet nebo apagado komiten barak kot mising niton koyekakomin temik apagado chuton kimuche keput yekakeput kenam apagado chuton ako umchi oldo akenge yakake umchi oldo akenge kimanda en emet kongeten emet akenge anan kongeten Kenya akoi keip kopa bitonin yeit bitonin ibokeproseseni anan bokechope komong tukuk che ter ter kiboishe kechopen tukuk che ter ter kou mwanik ak kou omitwokik kora.

Yon kakibesen ropishek kobuone ak faida anan melipani rapishek che kikebesen kou noton kobaten ropisiek chekibesen kotindoi kiit nekikuren interest ana faida en faida chuton mara ko kebebertap mara sisit eng cheki besen mara eigtht percent eng chekibesen ko ye ilipani komelipani rapishek choto tukul chekibesen kobaten ilipani kebeberta rapishek choton polepolenb eng iliponi kotinyei interest nenywanet igere kole mayochei komi barak interest soiti.

Terchinoshek chebo mbaret ko ngemei rurutik amun yo miten mbaret netinyei terchinoshek anan yo miten mbaret netinyei kochutet ap kee koui asiketem amun ngetem ko yebit kochutet ap kee eng kwenet komiten tukuk imbar anan komite minutik mbar ko yochei komobo chii minutik choto kotor ketar kochutet ap kee ako kora mokonye temik komin imbaret nemi kochutet ap kee.

Mbaret ap chii ko ter ak mbaret ap biik tugul amun imbaret nebo biik tugul ko mamiten ole kimindoi tukuk yemin tukukuk ko karon kapwa biik komuche konyokobut minutik kuk mau yon kemin en mbareng'ung' yemin minutik en mbareng'ung' komami chii netinyei kimnotet konyokobut minutik kuk kobaten yon mbaret Kobo chitugul ko tukuk chekikimin matinykochekuk inyekee kobo chitugul.

Mbaret ab chi ak imbaret ab biiik tugul koterchindos en ortinwek che isubi: mbaret ab chi ko itinye kimnatet anan itinye mamlaka nebo mbaranoton, anan ko ownership mau mbaret nebo biik tugul amun mbaret nebo biik tugul ko momi chi netinye kimnatet anan sense of ownership nebo mbaranoto. Konito ni koyae mbaranoton kobit terchiniosiek en biik mau imbaret ne neng'ung'et ne itinye kimnatet kobo mbaranoto.

Komonutiet nebo yonitinye baronok ap mbaret temindet ko imuchi konam temindet baruanoto bo mbaret komuchei kwo ole kibesenen rapishek anan imuche kwo benkit akosomen rapishek akonde kou koyonchinet nebo kowek ropisiek choton ako kora yon itinye baronok ap mbaret koraisi oleialdoitoi imbaranoton kotienkei ak chokchinet nebo ikoite mbaranoton amun itinye baruet ana baronok cheiboru kole neng'ung mbaret.

Kewelutik ap kenom mbaret kokwet komugul ko netai komemuchi chito ialde mbaranoton ndami kiy nikaikichin ako kora memuchi inam mbaranoton akipebesene chepkondok en benkit amun metinye baruet neiboru kele neng'ung mbaret kora kobitu terchinoshek eng biik chenomu mbaranoto yeit betut ap minset yo mokuitosikei kokwet komugul nitoni koyoe imbaranoton komatkeboishe ana koru buch komamii kiit nikiitoi.

kereb mbareti kokeboishen kimnotet keib mbaret nepo chi anan iboishen ortinwek chemochoton iiben chito mbarenyin nitoni koo inome tiyet anakonu terchinet en kwenutab inyee ak chito nebo mbaret ako kora kokonu kesirkee anan kesurio ak biik chebo kokwet amun kenyireben mbarenywani en kimnotet anan kenyoireben mbarenywan en ortinwek chemochotok koibu asenet neoo kot mising ngepa komostabi keteb komie

Koimutik chebo mbarenik ak sirishet ng'wan ko netai ko ribe kenai kele mbaret netep kole Kobo chii netep kole nitoni ko ndawendi kotkobit terchinoshek eng biik chemenyei yoton kotokoron ko karon kabit kie kisipi mutai kenai kele kibo ng'o mbarani yekakenai nekobo kobun sirishet ak kainutik ap mbaret ko yoe koek raisi ele kitildoi kesit noton anan ole kitortoi terchinoshek eng biik.